Ore enkoitoi sidai naitumia iltunganak oitumia orbaribara oitoriori lenairobi naa enkoitoi naji eneETC, ore siele baribara neme ngarin pookin naim ashu mmee pokitoki naim , amu ore iltunganak opuo toonkejek , iltunganak oreuta iltarakitani, iltukituki , iltunganak onapita ilolan arashu loaders , iltunganak lopuo tonkung arashu crawlers, iltunganak loitumia entoki naji fork lifts, onkulie ake tokitin kumok nemifaa peim ilo baribara . Aa ore enkoitoi nalakishoreki tele baribara naa enkoitoi naitumiay ETC, ore enewuei nee enkichori entoki naji application form , ore piimput , nitum entoki naji OPIU device napiki esimu ino, ore ake pindip anoto ina naa keaku ore entoki naji toll fees naa nye elaki tilo baribara naa keaku kedungi ake automatically a a tina simu ino. Ore si enkae indim iltunganak loltukituki aitumia ele baribara , nitumia entoki naji mtc card, arashu indim atalak cash ashu indim sii aitumia entoki naji mobile money. Ore si enkae , e ore iropiyiani nalaki tele baribara naa ketii katikati emia sabini mpaka mia tano. Niaku nejia etiu imbaa ilo baribara , neyau si aa esidano sapuk oleng nairobi amu mekure eetae jam tookulie tunganak oidim aitumia ilo baribara.

ore ena siai naa enetipat oileng tolaramatak lonkishu amu eramatare omasaa inonok amu pee e itumoki atoosho nkishu inonok olchani arashu intare inonok arashu inkinejik inonok nemitoki uh pesticides ajing naijo irmasherr okulie ake kumok arashu irpidila arashu kulikae ake naku ore ake piworu enkiteng ino irmasherr naa ketum enkiteng ino afya sidai netum atoponari osesen lenye nikiyaki iropiyiani kumok arashu teniyieng ninye nikincho nkirik kumok neku ore ena naa eramatare sidai oleng tonkishu toltung'anak oosita ina biashara naa kisidai sii amu mitoki ayaki inkishu inonok uh emoyian naku ke healthy ake nkishu inonok tenkata pookin.

Ore entoki nagira aasa tenewueji nadolta ltunganak lakajo kale ministry enkiremore egira asipu ajoru kulo paek ajo kanyio shida enye arashu kanyio iitaji kulo paek petum atubulu esidai petumu ayaki olopeny arashu oltungani otuuno maaau sidan neyaki si maana tenkaraki esiai nataasa neaku adolta anaa kegira aingur mbenek ekulo paek ainguraa ajo kakwa moyiaritin natii arashu kanyio eyieu kulo paek petumoki atubulu esidai netum si aitau masao sidai ashu good yields tinasiai.

Ore nanu entoki nadamu tenadol ena siai naa biashara sidai oleng emirata olduka liagrovet. Ore enasiai natodua iltunganak kumok ata ilchoreta lotaasa aa netareto tiatua a maisha enye . Sidai enasiai amu itum iropiyiani nindim ataretie ormarei lino, lindim aisumie inkera inono, nindim atabakie enkata namwoi , nindim sii ataasie nkulie biasharani ake , atabolie nkulie biasharani kumok . Niaku ore ena siai naa kaitadamu esiai sidai oleng amu ore oltungani lemeeta esiai naa kidim ake atabolo netum iropiyiani enyenak .Aa kisidai si ena siai amu mikintoki aisho ndamunot kumok amu ore ake peaku keasita ndamunot esiai nemintoki aaku oltungani odamisho oleng. Ore si ina naa kisuia kulie moyiaritin naidim ayaki oltungani indamunot .

ore ena naa kaidim atolimu ajo musaada orpayek le hybrid ogira uh larikok aishooyo arashu iltung'anak oing'ua ministry enkiremore tiatua murua napaasha tiatua olosho lang le kenya ore ena siai naa enetipat oleng isulaki toltung'anak oiremisho amu ore kulo payek le hybrid naa uh irpayek oota quality sidai naa loidim sii atubulu tonkua toseemuni kumok ele osho le kenya naa ore sii ena siai naa kisaidia oleng amu etii oltung'ani limidim ninye ainyiang'u irpayek kake keeta olchamba oidim atuuno naa ore sii peyie etum uh msaada naijo ena orpayek naa kidim atuunoki koon netum endaa naa kidim anoto endaa naidim aitumia tenkang enye nidim sii anoto enaidim atimira netumie nkulie ropiyiani naidim ataasie nkulie baa tiatua ormarei lenye neku ore enkishoroto orpayek naa ene maana oleng asaa toltung'anak otii remote areas arashu inkuapi uh nalakuaniki oleng olduka niaku ore ena si ena baye nenetipat oleng.

Ore ena bae naa enetipat oleng asaa tomuruatini pooki neme ena ake natii amu ore ena toki naji fertilizer ninye itumiae apik ilchambai pee etum atopiro endaa netum aitayu masao sidain teniun inkaitubulu pookin tolchamba lino neaku ore amu fertilizer netii iltunganak lemebaiki netii iltunganak laa olchala itumia loo nkishu enye ashu loo ntare enye kake ore iltunganak loitumia fertilizer naa enemaana oleng tenelikini intae fertilizer sidai nidim aitumia nitumie endaa sidai ore tene naa kadolita ajo advertisement nagira aitodolu ah fake fertilizer naa ore ena naa kegira aitodolu ajo ore ena fertilizer mee oloifaa pee itumia tiatua olchamba lino neaku kisidai ake tenelikini iltunganak enaa ena natolikioki tena advertisement ee citizen peyie iyiolou oltungani fertilizer nidim aitumia neaku ena maana oleng ena toki naji advertisement amu keliki oltungani olikae neliki olikake olikae neyiolou iltunganak pooki ajo ore ina fertilizer naa kitorono midim aitumia tolchamba lino neaku kisidai oleng ena bae naji advertisement

Aa ore entoki naidim atolimu tenapisha naa nchere egirae aas entoki naji mavuno ashu enkisampuare ee e majani chai, ore ena naa ketumi oleng te too nkwapi erift valley tenakop e olosho lekenya wenkop si naji central arashu nkwapi emulima . Ore ena aitubului naa enkaitubului sidai oleng teleosho amu ore entoki edukuya na ke kegira ayaki iyiok entoki naji foreign exchange sapuk oleng amu kegira kenya aexport majani aya nkwapi eboo naa kegira aitijingu oleng iropiyiani sidan atua sirkali ekenya. Ore sii enkae nishoo iltunganak kumok oleng esiai amu ore tenakata ele logira aitayu naa kelo adake sinye atum iropiyiani enyenak naretie ormarei lenye toonkoitoi naapasha. Niaku ore ena bae naa kaidim aitadamu ajo ena pisha naa kaitadamu ajo kisidai ena siai oleng kifaa ake pekiun ena aitubului pisho iltunganak esiai neyaki iyiok iropiyiani aa netum si irkulie tunganak iropiyiani naitaas aa kulie baa tiatua irmareita lenye , niaku ina nanu aitadamu ena pisha.

ore entoki nalotu indamunot ainei tena pisha naa nchere enkisambuare arashu enkikesunoto entoki naji orkikua ore ele toki naa ninye itumiae aitau sukari niaku ore ena pisha naa kegira aitoduaki iyiok emashinini naitumiae oshi tenebau ena rishata naikesuni orkikwa ore orkikwa netaa sininye one of the cash crops tenakop ang e kenya naa kegira aisho iyiok iropiyiani kumok oleng amu kegira aitaki iyiok sukari nikindim aitumia tolosho lang le kenya locally nitoki sii aitaki iyiok enikindim ae ekspota aya nkulie kuapi eboo ore ena export naa kisho yiok oleng iropiyiani kumok naidim olosho le kenya atasie nkulie baa kumok ore sii tiatua ilchambai nisaidia iyiok ena baye amu ketii iltung'anak orew iltarakitani netii iltung'anak oiremoki ele kikwa netii ilowosh irkeek ore lelo tung'anak pookin naa ketum ore ena siai naa kisho kulo tung'anak uh iropiyiani naidim sininche ataasie nkulie baa tiatua uh maisha enye niaku ore enatoki nibelekenya enkishui oltung'anak kumok amu ore nkuapi pookin natii orkikwa nenotito iltung'anak esiai nibelekenya enkishui enye amu etaa kisumi inkera e itumiae iropiyiani orkikwa etaa sii uh kebol iltung'anak imbiasharani itumia iropiyiani orkikwa niasieki ake nkulie baa kumok.

Uh ore eninko pintobirr ena siai naa ampaka ning'as iyie aifuga openy ilukunguni inonok tenkang ino amu ore ake pifuga nekiridiusaki uh cost ninyiang'unyie irmayai naa ore eninko teniata olchamba lino naa ishet ake inkajijik inonok olukunguni ning'oru enkare tiatua ang ore ake pindip uh aing'oru ning'oru ninyiang'u ilukunguni aa kiasi nindim aiterunyie biashara ino nipik ilukunguni inonok enkang ino nintoti ore ake baada enkiti rishata naa kiteru aitaga airmayai ashu aitai irmayai ore pee eh indip anoto irmayai ninteu aiteru biashara ino nae hoki arashu namanari amirr irmayai ore sii enkae naindim ake aitumia uh the lowest cost ya kupika indim ninye aitumia irkeek amu kajo ina paye nemeya iropiyiani kumok nim boil imayai linonok teipa otedakenya nimanaa amirr irmayai linonok naa ore tenewueji naa keeku irediusa cost, cost enkima niridiusa sii cost ormayai oinyiang'uni neku ore tenewueji naitum profit sapuk ore sii ena baye natodua egira iltung'anak kumok apokie arashu atumie iropiyiani sidan nataasa tonkang'itie enye imbaa sapukin oleng niaku uh ore naaji ena baye nekintobiraki tening'as atum intokiting inonok raw materials aa irmayai taa wenkima niyierie.

Ore enkiremore oorpaek naa enemaana oleng arashu enetipat oleng tiatua ena murua natii otolosho pookin lekenya . Amu ore irpaek naa kengas aaku endaa nainosi amu ore ake piun irpaek linonok , nisampu, niya entoki naji posho mill ashu oltinka, nidongi niaku enkurma . Ore enakurma naa endaa naidim inkera inonok ainosa , ore si enkae , ore irpaek naa kidim ataa endaa onkishu amu kidim irpapeeni ataa endaa onkishu teneaku enkata olameyu ashu enkata natoito irpaek naa indim ake aishoo inkishu inonok lelo paek aitaa endaa arashu lelo mapepeni. Ore si enkae , ore irpaek nishoo yiok iropiyiani amu indim ake aidongo irpaek linonok , indim atimira , nindim nimiraki iltunganak lemeeta arashu ore ninye toonkulie wuejitin niremi irpaek kumok naijo noo kitale naa kinyiangu sirkali lelo paek kumok . Ore ake peyie inyianguni lelo paek linonok naa itum iropiyiani kumok oleng arashu itum iropiyiani sidan nikindim aisaidia tiatua ormarei lino, indim aisumie nkera inonok , nindim si ataasie nkulie baa kumok oleng . Niaku ore irpaek naa entoki emaana oleng. Ore sii irpaek ipaliliaey , ore ipaek epiki olchani, ore irpaek isampuni naa kisho kulie tunganak esiai . Ore ena naa kisidai oleng tenaata tele osho lang amu mekure eetae isiatin naiku ore iltunganak lemeeta esiai naa kidim ake aitaa ena siai orpaek esiai, naidim atareto tenkishui enye.

Wore enkiremore oorpaek naa ene maana oleng' tiatua ena murua natii, ashu tolosho pookin le Kenya. Amu wore kwanza irpaek naa endaa oltunganak. Amu iindim aisambu irpaek linonok lituuno tolshamba lino, nilo aisiaga nintayu enkurma. Wore ena kurma naa endaa naidim inkera inonok ainosa. Wore sii irpaek naa keaki iyiok iropiyani amu iwun irpaek kumok liindim ainosa tenkang' ino niindim sii atimira ainotie iropiyani. Wore sii irpaek naa endaa oonkishu, amu wore peyie itauni irpaek ninguari irmapepeni, naa indim ake aishoo inkishu inonok tenkata olameyu, ata ninye tenkata nitudungo irpaek naa iindim ake aishoo inkishu inonok. Naa wore sii eremokini irpaek euni eoshi olchani, naa esiai tookulikae tunganak. Naah wore ina naa ene maana tenakata teleosho lang lekenya amu mekure eetae isiatin, neeku ketii iltunganak oitaa esiai oorpaek isiatin. Naa wore sii irpaek naa Ile maana sii amu wore tenkata tewoji neuni irpaek kumok naa ijo noo Kitale, naa kinyiangu serkali irpaek naa kinyiangu tooropiyiani kumok, netumoki aibelekenya maisha oltunganak liniakop. Neeku wore irpaek naa ile maana oleng'.

Ore entoki naalotu ndamunot ainei tenadol ena naa esiai nanyor oleng enaa ormaasani , amu esiai emirata onkiri. Ore nkiri naa ekitum iyiook teleleki anaa irmaasae amu ekira iltunganak opik imasaa naitai inkiri naijo inkishu , ntare arashu nkinejik .Naa ore ena siai natodua nanu etareto iltunganak kumok hasaa iltunganak oasita ena siai emirita nkiri te te tenkumoi arashu large scale amu ore ena sia naa esiai naitasieku ropiyiani amu ore nkiri naa ntokitin nanyae oleng tekenya arashu endaa sapuk nanya iltunganak pookin amu meetae oltungani lemenyor inkiri tolosho lekenya . Niaku ore ena bae naa embae sidai oleng amu itum biashara anaake , nitoki sii aaku ata tenimirita nkumok naa kepuo ake pookin nitum iropiyiani sidan . Niaku ore ena bae naa kaitadamu nanu embae sidai oleng naa kajoki nai pooki tungani oota enkidimata pinyototo aas ena siai amu ore ena siai nemeyieu sii iropiyiani kumok teninteru amu inkuti ropiyiani ake eyieu ninterunyie ewueji ninterunyie nitum aa a iropiyiani inonok sidan . Niaku ore ena bae naa embae sidai oleng.

Ore orkigeroto naa ole maana oleng toropiyiani naifaa peyie elaki tenkata dorrop oleng amu ore ore entoki edukuya naa mitoki ayau enchankarr amu tenebolokini oltung'ani embuku nelikini esiana oropiyiani naifaa peshuku ashu naifaa peyie elak inolong nemitoki ayau enchankarr tiatua enchama ore sii enkae naa kisaidia entoki naji security amu meeta oltung'ani loitoki atumoki atupurro olikae amu kigeri iropiyiani nayau oltung'ani nigeri sii natalaa nigeri sii naifaa pitoki alak tenkae ata naitoki alotu niaku ore ena siai enkigerore tiatua uh lelo turruri loyau iropiyiani tenkata dorrop naa ene maana oleng toltung'anak pookin naa keyau sii entoki naji naboisho amu ore tenemetii enchankarr atua enchama naa keeku naa iltung'anak iloota naboisho nemeeta oltung'anai loitoki aatayie olikae uh makosa niaku enetipat oleng enkigerore tonena tolelo turruri.